Kit ne tesetai en yu akere lagok che chang, lagokab sukul chetinye ingoroikab sukul chetebatos eng ngweny, akere tebatos eng gweny elemiten ketik che chang, lagochuton kora akere ale karat kutit ake tugul komiten biy, akere kora mwalimu kanetindet ne teleli inete lagochuton maran konete en biy lagochuton anan ko mara kongalalchin ngalek chebo kamanut en biy. Akere kora alak che chang lagok che chemi taban yuno chekingololchin akichek kanetindenywa.

Ngendek che nyalilen yon kagemin kegonye mara ko wigit agenge korut. Ko oleritundo ngendechuton ii kobwane barak ak tenderek. Palalenik chebo ngendek cho miten orit, konyone ngendek barak ak paleliat negatich sogek. Betusiek tuten any kopalge sogek che nyalilen ak kowirta palaliatndanigan ak konam koet sogek koechegitun sogel any ye kagowirta palaliatndanigan.

Yon kibutisie maran anan kebutei bandek ko yon kakibut bandek kebire korok kostoke machakwek, ye kakebir kostoke machakwek, keib koba asista ak kema, kimoe en asista nekit wikit akenge tatun koyomnyo, ye kakoyomnyo any keib koba tinga ibakenga asikiam kimiet.